Picha ni karango to aneno ka opidh hoho kendo gin e puodho. Koro hoho gi inyalo gol gi e puodho . Kosegol gi e puodho to inyalo ter gi e chiro to iuso gi. Kok kamano to inyalo ti kodgi kata e tedo chiemo. Chiemo machalo kaka ring'o, kata rech gini. Chiemo ma nigi sup go. Koro okonyo ahinya kuom japur.

Kane ng'ato omiya tich to ok atimo ne maber to anyalo dhi nuoyo tijno mondo obed tich maber nikech seche moko kane omiya tich to nochula koro ka ochula kamano to tich rach to iye dhi wang' kendo ok odhi neno maber. Koro tij no ema adhi anuoyo mondo obed maber.

Karango kae to aneno dhok kendo gin dhok dume gin dhok mopidh. Koro dhogi inyalo usi kata moko be kelo chak, moko be kelo owuoyo to owuoyoni japur nyalo tiyogo, e olo e puothe koro mano nyalo konyo e cham. Moko be inyalo ti go kaka ring'o koro okelo yuto ne japur kabisa ne japur mopidhogi.

Pichani ni karango, to aneno ka jopurgi nopidho waru, kendo gisegolo gi e puodho. Koro giyaro gi kamoro, gichalo gima imoyo gi, kata oketgi kanyo mondo ngáto obi okaw. Koro waru gi kopidhi, to konyo japur e yor yuto nikech, ka odhi ouso gi to onyalo yudo omenda. Kok kamano to waru gi inyalo cham, kendo inyalo ti godo kaka chiemo. Ee kata gik moko kaka chamo mchele kama, inyalo ti gi waru. Moko be inyalo tedgo gik moko kaka chips gini, koro mano konyo kabisa.

Picha ni karango to aneno ka opidh olemo. Kendo en olemo mar kaka. Olemo ni inyal pone kendo inyal chame, kata inyal use. Koro mano okelo nengo ne japur kendo en yor yuto mar omenda kuom japur.

Magi gin diek, kendo ka imiyogi chiemo, to inyalo dhi tongó ne gi lum moro mayom kata ogada moro ma ok tek cha. Kisetongó ne gi to iketo negi kumoro achiel. Inyalo ngádo ne gi matindo tindo kata, iketo negi kumoro achiel. Koro ka gisechamo to bang' mano inyalo miyo gi pi kendo gimodho. Kendo mano ngimagi bedo maber kabisa.